Tiyo gi teknolojia manya sani e bero kendo mar tet mondo omi mine ma ojony manigi tuoche mopogore loso chiemo .Kosebedo mayot ahinya ne jogo ma pok nyal konyre kendgi moloyo to e yore mag loso migago.

Mine ma hikgi nie diere chungo cham mar bando ka jok machuwo ochung' tenge goyo mbaka. Alwora to en mar gwenge mogirore. Jok moko mako yangore gima gitimo malongo, to neno e puothe e hatua mabor.

Jopur e alwora mara tiyo kod gini ei pur, miyo nengo mare idho e hatua mamalo. Jomatiyo kode ng'eny, to otin kendo tek yudo. Nengone oidho sipwap kendo mono jopur mang'eny tiyo kode. Jogo mang'eny tiyo kod punda, dhok kata gi yore mopogore opogore e pur margi.

Wamoye e chieng',kosemoye totuwo kendo pi rumo kwome. Ka pi oserumo kwome, inyalo kane e gunia kata kuma muya maber donje. Kikete kuma pi nitiere to omodho pi, kendo ochako ti. Ok onego obed ni kete kuma pi yudore.

Magi alode mamiyo rateke mag del bedo gi teko mar nyono tuwo mora mora madipo komako dhano. Giting'o alot kaka ang'ina, siwewe mong'ere gi nying mar budho, otungu mar lum, otungu mong'inore kod mopogore opogore. Alot mar muto be aneno ka japitho, opidho nikanyo.

Jopith mag alodhe tiyo gi tael mar mutoka, ginyalo tiyo gi plastic machalo kaka ndowo. Ginyalo ng'ado kube. Gitiyo kod gigo manyalo bedo, ting'o lowo. Bang'e, gipidho alodhe e wigi. Girito alodegi ka giolo nengi pi sa ka sa. Ma itimo kwonde ma ndelni tin kaka puodho ok rabede.

Pith mar rombo kod diel en pith maber ahinya kendo okonyo japith yudo pesa eyoo mane ok ochano. Mar riyo ginywolre e yoo mapiyo piyo bedo na gi shida ka diere manatime tuoche mopogore opogre no vamia kendo nodonjo na e chiayo gi. Bang'e kaka japur nayudo asara bang'e kanabedo gi lony moromo nadoke kendo sani adhi maber.

Ber mayudo e pith mar gwen en kamae. Mokwongo, gweno en chiemo, sama in pith kode, sama ikane, inyalo tiyo kode e chiemo. Mar ariyo, onyalo kelo pesa kiuse kata kiuso tong' mare. Kinege ,itere e chiro.

An ahero tong' mar kienyeji kienyeji en tong' marachar tong ni endi en sami tede okelo madini e del kendo iwinjo kiyieng' sama ichame .Ber manene opogore gi mar broiler, broiler gin tong' ma gredi.

Pith mar apuoyo wagero ne ot watiyo gi mabati, gi yien kod omusmal. Warango ne gi oboke mopogore opogore ma giero ok oboke moramora. Ntie obok makelo sum mok ber gi ngima .Gi gin inyalo nyiew ne gi chiemo e duka kata japith nyalo pidho ne gi gigo mowuok e ndalo.